ee kadamu enkolong nataasa ena siai naa esiai ena epoki olong nikias iyiok ore naa ara emaasani naa kara enkaramatani naramat intare naa entoki ena nikiyas poki kata ore sababu pee aas ena naa ore eramatare ontare naa keyau esiai sapuk oleng tenkishui ai anchere tenaifuga nena tare naa kaidim atimira atalakie inkera sukul naidim sii atimira ateshetishore naidim sii atimira ataasie kulie baa ake ormarei ore sii teniata intare naa indim ninye ateyiang'a enkolong naatae emasho enaa nchereeni nimintoki alo asara ningil alo ainyiang'u tolduka neeku enetipat ena oleng naa embaye ena naasita tepoki olong.

Ore taa ena naa eramatare oonkukui enaa ilukunguni naa eji ore eninko teniisum oltung'ani pee eyiolou ena siai naa nchere eji kinyinag'u oltung'ani kwanza imposti ashu elo ake adung'u iloom nelotu aturr inkumot naapik irpositi ashu iloom lenyenak niakikisha ajo itasheito aitobiraki, ore enasuju naa pee inying'u e wire aa taa wiremesh arashu enaa enda nkai sekengei orkiku niunoki enaa aoshoki tormushumaani mitasho aitobiraki. Ore taa pee indip ina yau naa nkukui inonok apik atua niakikisha ajo meeta eneimu ai toki nalotu ainyial inaduo kukui inonok niakikisha ajo incho inaduo kukui inonok enkare tepooki saa nincho sii endaa elo sii nishori nena kukui olchani pee minepu naake emoyian torrono.

ore taa ena siai naa eunoto enkano esiai ena naa keesi temurua ang oleng tenkaraki ore ninye emurua ang nemeeta irkeek kumok enaa meenkop entim enkop ake nairrag netum sii enchan neeku ore enikinkunaa yiok naa nchere eetae iltinkai sapukin oturr olchamba ore pee eidip atuturr oladuo shamba neitokini arr haro neuni taa enaduo ano neetae irkeek kumok opiki eton etu ebulu enaduo ano ashu eton etu ewosh imbenek anaa iteru anapisho ore taa pee eku niteru atoyu neeku kilerai neyaunini imashinini nadung'ieki ore tenedung'i nipik oladuo shamba lino imasaa inonok antare anaa inkishu neeku nejia taa yiok kinkunaa ena siai eunore enkano weramatare ontare onkishu temurua ang.

ore enaiko tenanya ena amu ore taa kuna naa ilua naa inchere ilo oyarata anaa oladuo chamba lotii ilua nilo aitayu teema aitaki koon naa intai sii ingira aing'orr oleng tenkaraki ore naa ilua naa keeta irkiku naa keremisho lelo kiku oleng neeku ing'oru enkalem enaa olpanga ashu enkiti shata ninye ning'as aibung'ie iladuo kiku pemikirem nintaintayu aitayu metii iladuo kiku anaa etu ninye kirem ore pee indip aitayu nilotu agilu amu ore kuna luluny enye nanyae naa ketii irkiku neeku ilotu adung'u irkiku pee itumoki naa ainosa ilua inonok.

ee kaata eng'eno oleng ara nanu olaramatani lonkukui uh, kaifuga taa nanu inkukui kutitik tenebo ombotorok naa kainyiang'u inkutitik tenaa ainyiang'u imbotorok nayau alotu aramat naa kang'as aitaki inkajijik enye napikaki atua ineeti pee melotu ake neya olmotonyi eton akutitik kaitaki sii endaa akelo naturoki tenkop entoki naji orkongorr enaa alo ainyiang'aki tolduka neeku kaata eng'eno naipirrta ena siai.

Eeh kaidim atolimu ajo kanyoo nagira aasa tene, naa nchere ore embae nagira aasa tenewueji naa nchere empoosho egirai aidong'u. Ore taa ena siai naa kadolita ajo eitayoki empoosho sapuk oleng' natipikaki atua oema. Ore pee indim aitayu empoosho ino ning'as apik ele hema pee etum atoyio tenetii apa enintayo eton eshal penyo ning'as aisho nkolong'i are ashuu uni metang'asa awosh enkolong'. Ore pee indim aishoo metoosho enkolong' nilotu sasa aitoip pee itum aidong'u. Neaku adolita ajo ore kulo tung'anak otii ene naa empoosho ninche egira aidong'u netaituo apa tolchambai lenye.

ee kaidim atolimu ajo kainyio nagira aasa, ore tene wueji naa kadolita oltungani, otii katikati olchampa lotuunishe ninye egira aidosu intokitin naibung'ita tenkaina, naa kaidim atejo ore ene wueji naa eunoto empoosho, eton aakiti enoshi kata eton eitu enapisho. neeku ore ele tungani oti ene naa kegira ninye aidosu intokitin torok, neme mpoosho naalo nemitiki kunapoosho ebulu. keidosuni tenkaraki ore ena poosho nemeeta, eninko tenisemper amu tenisemperaki naa keeku igira adotu ana ing'ial nimitoki anapisho aitobiraki. nedol ninye ajo kisidai tenelotu olchampa openy aidosu toonkik enyenak pee meitanyamal orkitubulunet loo mpoosho enye.

Ore taa ena siai, naa kegirai aikesu inkuashin temukunta. Naa eji nchere tenelo neeku eo inkuashin inono nilo aturu, ore pee indim atuturu ning'as aisho meikuna inji aatoyu tenaa keshita apa inakata igira aitayu. Ore peyie indip nilotu niyau ilbenia alotu apik enaa eniyou nimirr ashuu teniyou niya ang' pee itum atimira aelong' nipik ilbenia linonok ore peyie indip niyau mbenek apik shumata pee etum aitoipo naduo kuashin inonok.

tenadol ene nadamu ang oleng'.naa te nkaraki ore oshi ang naa ninye etii eramatare oo ntare naijo ena, naa ore kuna naa ine dupoto oleng, neeku tenadol nadamu isiatin kumok naitaasisho kuna tare. amau teniata ntare, naa idim atasa esiai sapuk oleng, tenkaraki iidim aifuga, neisho neponari, neku kumok. naa teneeku kumok nintaas isiatin kumok oleng. amu idim ninye atimiraninyiangunye olchampa, nishetie emploti, anaa ishetie enkaji ino nisumie si nkera inonok. enaa ore enkolong naatae osirua enaa eta nchereeni naidim ateyiang inaduo tare inonok nimintoki alo enkinyianga ash enkomono too kuli tunganak.

Ore embae nagira aasa tenewueji, naa kaidim atejo adolita iltung'ana oora oong'uan, nadolita sii ilbenia oodo oleng', naa tenadol kulo benia naijo inkuashen naatii atua. Adolita sii olbaket oirragita neaku kaidim sii atolimu ajo ore embae nagira aasa tenewueji naa egirai aikesu inkuashin. Oree peeidip kulo tung'anak aikesu kuna kuashin neyau ilbenia lenje aapik inaduo kuashin enje. Naa ore ele baket noologirai aipimie pee eyielouni aajo kebaa iropiyani naaidim aatimirr oladuoo bene pookin teneaku eiputaki, tengarake teneyoloi bei olbaket neaku keoshi ake aajo amaa ilbaketi otipikaki atua ele gunia naa kaja, nindim atayiolo iropiyani niyou duo nimirr oladuo gunia lino.

ore taa ena naa kadolita irpaek, nadolita sii ntare natii atua rpaek. naa kaidim aiterunye eunore oorpaek, ore irpaek te poki tungani oyieu neun naa iyau ake oltinga, nitur olauo shampa lino tenkolong edukya. ore pee idim atuturo, nintoki ayau likae tinga oitoki aadany oladuoo boroi aa keji taa aar haru. ore pee iidip nincho nkolongi imiet enaa ewiki metangasa aton, enkulupuoni airopiju, pee itum ayeu atuuno. tenaa toonkaik iunito naa iyau ake iltunganak ootur ingumot epikitae empeku nesujaa irkulikae anukaa, na tenaa toltunga iunito, iyau ake oltunga oota e planter niiibukoki iladuo paek linonok, netum taa ninye enaduoo planter atuuno openy ,ore pee ebulu, nincho karibu iwiki are anaa uni. nitum atesempera pee mebulu, enkoiki oleng. kake ore pee eeku ilepa oleng anaa sai naa idim ake atipika ntare inonok atua amu meeta enaiko.

ore taa ena bae na enetipat oleng temurua ang. naa ore paa enetipart, ore eunoto e berley anaa eunoto engano naa enetipat oleng. tenkaraki inyoo, ore teneuni berley anaa eneuni engano, naa kengas aisho olopeny olchampa iropiyiani oleng, amu elelek epuonu iltunganak lenkae kop nepuoni aikondesha oladuoo shaampa lenye, netum ninye nena ropiyiani, neesie baa kumok oleng. ore eniare na nchere, tenitayuni endauo ano, na kidimi awaita nepuoi aitobir nitayu yieki engano, naa kidim olorereaayetu aateyier nitayuni nchapatini. naaa tenaa barley sii kidim olopeny anoto enkiti siana nelo amir too wuejitin nitayuniyieki enaisho, netum iropiyiani kumok, tenedungi sii ele shampa naa ketum olopeny ewueji nepik intokitin enyenak metadaare.

ee kaidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa tene wueji, ore ena naa engano natubulua, neton etii enoshi wueji naa kenyorri. etanapishe taa kake eton eitu eku. nadolita sii ajo ijo keeta or colour sikitoi naa kimaanisha ajo eima enkijiape oleng. neeku ore pe etiu engano in iji ning'oru olvchani lenkijiape pee itum atoosho amu inakata ake enapisho enkano ino oleng. neku engano ena ashu eeku berley amu ejo mataanyaanyukita berley oleng we ngano, amu ewueji nebo eunieki, ore ninye eunoto enye kenyaanyuk ine pokira are.

Ore taa ena naa empoosho naidipaki aidong'u mpaka neaku kilwa. Naa ore eneikuni teneitobiri naa nchere, iturr olchamba lino toltinga anaa iturr ninye tonkaik akee igira aitumia ilchembei, ore pee indip niturr ingumot, aitataaniki kake metanikino oleng', nipik enaduo peku emboosho ino. Ore pee ebulu kake eton eitu eata iwikii are anaa uni, nisemperaki pee etum atubulu metii enyaru. Ore pee enapisho, naa indim aitayu eenjwa anaa erreshu metoyio eneena. Ore pelo metaa etoito pookin, nintayu empoosho ino nilotu apik oema eton eeta mbenek, kake ore pee eton nkolong'i are uni netoyu naailotu aidong'u nitum anoto enajo ena tenakata neaku neija eikoni teneitobiri empoosho.

ore taa ena naa kadol ajo ijo impoosho natijinga enyaru oleng. naa ene tipat tenkaraki ore eunoto empoosho, naa ene tipat tenkaraki ore teninkesu empoosho ino naa idim atimira ana enya ninye nkera inonok. naa ore sii ena nyaru natijinga. naa keeku enetipat too masaa inonok, inkishu, ntare o nkineji. teninkesu kuna poosho. ore pee ipik nkishu inonok ene wueji, naa kepuo atum inkujit oleng neponaa nkiri anaa neponaa kule.

eee kaidim atolimu ajo kaniyioo nagira aasa. ore taa tene wueji naa kadolita entim nadolita sii emukunta naijo ketuunoki imasaa. etuunoki inkwashen neuni irnyanya. naa tenebulu ninche nepuo aaosh nena tapuka pusi. neeku adolita ajo, ninye etuuno olepeny tene wueji kake etipika sii ebata entim. neeku keo aisaidia ena tim namanita ena kunta enye pee etum atubulu aitobiraki.

ore taa ena pisha na kitishipisho oleng. kadolita lasho kutitik leton aa kajo iwikii are ana nabo eeta anaa neini. naa oree ena naa kitishipisho oleng. naa tenkaraki ore kulo asho, ore noo ngotonye naa kepuoi nelepuni kule. ore kule na idim aitaasa baa kumok oleng, idim atooko, idim aishoo olelatia lino lemeeta. nidim sii atimira te kula, nitum iropiyiani kumok niasie kulie baa enkang ino. ore sii tenebulu kulo asho naa keeku irkulikae irmong'i neeku kulikae ilongok.na ore iladuoo mongi linonok naa ilo amir nitum iropiyiani kumok oleng. neeku ene tipat ena bae oleng, naa kitishipisho ena siai oleng.

ore taa ena siai naa eramatare ake etiiki naunishoi, kake too nkwapi orpukel anaa inkuapi nemetum enekare oleng, idimayu sii neeku ore entoki naunitoi tene wueji, naa entoki nayieu enkare oleng. neeku eesita ninche esiai napiki irpaipi, entoki taa najo lashumpa irrigation, neeku ore ena siai, keyieu engeno tenkaraki ime pooking'ae oyiolo enekinuakini enkare olchampa, pee etum aibukoi enkare, nalo aitubulu inaduoo masaa inonok. neeku keyieu ning'as alo, sukuul anaa ilo ewueji nikintengeni pee iyiolou aitumia irpaipi loopiki atua olchampa. niyiolou ninye pee mipik enkare sapuk ashu milo aing'ial iladuo paipi.

ee kaidim atoliimu ajo kainyioo nagira aasa atene wueji naa nchere, ore tene adolita nkishu, adolita esimiti natii enkare, nadolita sii enkaji enkare natii oltanki sapuk shumata. neku kaidim atejo tene wueji nkishu ishoritae enkare aitumia ena simiti naji empeut. ore taa ena naa keesi toolaramatak oota nkishu nemetii enkare anaa nemeeta isilankani, neeku enkare ninche edanyu tenkop, nintoiraki nkishu nonok ena simiti, aa keji taa emeput, neeku kereuni ake kinshu meetu. ningas aiput enkare metaa kedooyo paa ireu nkishu inonok meetu aaok.

Kanyor nanu enasiai oleng'. Na Kanyor amu ore tenewueji, naa kadolita inkineji. Kadolita inkineji nagira adaa tewueji naijo oldonyo, kake aijo ore sininye enewueji naa kaameyu. Kake kanyor nanu amu ore inkineji, ata tenetii ewueji naijo kaameyu, na kelelek enkitotio enye. Tenkaraki idim ashomo aikop, nilo adung'u ibenek, niaki inaduo kinejik inonok, naa kedaa ake ninche neraposho, neeku etubulutua. Na teneeku etubulutua naduo kinejik nesapuku, nepiru, naa ilo amir iropiyiani kumok oleng',naa ore ninche inkinejik, naa kekumok iropiyiani enche, aalang' inoo ntare. Neeku kanyor nanu enabae oleng', na kanyor ataa olaramatani lonkineji.

ore taa entoki nikipuo aayier tedukuya naa orgali.na iyau emoti ,enkare, enkurma orgali. nipik enkare emoti nipik enkima ino aa or gas oljiko, enaa enkima olkeek, ore pee idip nipik enaduo moti ino, niyier ore pee itokitok, niyau enkurma nipik. nishor aitobiraki, nicho ildaikani imiet enaa tomon, nidotu orgali lino niyau oladuoo sinkiri. ning'as apej teilata. ore pee idip nidung' kitunkuu. weilata nipik emoti. nidong' irnyanya, nilotu sii ninche nipik enaduo moti. ore pe eku irnyanya nintadoiki oldauo sinkiri lino. ore pee eteyiere netii iltunganak oopik kule, nikipik enkiti supu osamaki lino mpaka neku.

ore orkuak le nkisuma naa keretisho oleng tolos le kenya. naa tenkaraki, tenisuma oltungani netum kulie damunot neme iloltungani leitu suma.aa nchere, keidim oltungani aigero koon tesiai, ore ninye tenidip sukuul, neitu itum esiai naa intumia, enapa ngeno ninoto te sukul, nilotu aas esiai ino oonkaik inonok. naa idim teine wueji atalaa iropiyiani oo wuejitin kumok netum serkali sii ninye eimu ina siai ino iropiyiani, keeku taa italaa sees netum nena ropiyiani aasie ibaa kummok naaya olosho le kenya dukuya.

kaisidai teningas agel inkilani eton eitu isuj .naa tenkaraki itumoki atooro inkilani chafui oneme chafui oleng. pee ingas aituku kuda neme chafui aa ninche ake oopeny pee mepik kuda chafui olchafu. aisidai sii tenigel, inkilani inonok tenkaraki pee mintushul inkilani naibori onkilani narook. paa teneeta ake kuda olchafu narook nemepuo aing'ial inaduoo kilani inonok naibor. aisidai sii tenigel paa teneetae inkilani naadoto nemepuo aadotoki inkuliek. pee itum aitukuo nkuliek kando, nintoki aituku nena naadoto oopeny .pee mepuo ake aingiel kulie kilani.

Ore embaye edukuya naa nchere teniisuj nkilani toonkaik naa intumia enkare sapuk oleng' alang' oltung'ani oisujnkilani aitumia emashini naisujieki nkilani, ore sii nkilani naitukuni toonkaik naa kintanaurr iyie ira oltung'ani openy amu teniata emashini naa kituku nkilani kumok oleng' nemenauru naa ninye emashini alang' tenintuku oltung'ani openy amu inauru oleng' ore enkae naa ore tenituk emashini nkilani eyaa isaai kumok alang' tenintumiaa iyie oltung'ani inkaik inonok aituku amu iya isaai kumok oleng' naa enaata itaasa ai siai sapuk oleng', ore sii tena meya emashini osabuni sapuk oleng' laa keya tenintukuyie inkaaik inonok.

Ore enjing'ani ormutandao naa keeta entorroni sapuk oleng' aa ore enedukuya tenijing' ormutandao naa keeta imbaa torrok naa kiinyial orkuaak lino niidim atoduaa tiatua oladuoo mtandao ore sii ormutandao naa kiidim ayaki oltung'ani hasara toonkonyek inonok aa iindim ataa olaing'urani le simu toosaai kumok oleng' nikipuo ainyial nkonyek kitoki sii aaku ore enjing'ata ormtandao naa kiinyial njo oltung'ani aa kejing' oltung'ani ormuntandao tenkata naado mpaka nerikino airurayu, ore sii enjing'ata ormutandao naa aikiindim atipika indamunot oleng' metaa iindim ninye atapaasha oltung'ani tenkoitoi itu idol tenakaraki aa esimu naake ing'orita.

ore emokunoto ai enkirurata naa nchere, kairura pee atum atipika osesen lai meyang'iyang'ayu, neyeng'iyeng'a sii idamunot. kairura nanu kutoka saa uni, soo ng'uan paka saa imiet. nadumunye saa tomon obo mpaka saa tomon aare. kaisho ossen meyeng'iyeng'ayu, nejitoi sii ore oltungani kifaa pee irura too saai isiet, pee itum ataasisho aitobiraki teina ae olong;.neeku kalo oishu nanu airura asioki pee atumoki aishoo osesen tenebo odamunot meyang'yeng'ata.

Asujisho nanu saa are aa ore saa are naa impirbili aituku naidipaki aatookie shaai saa nabo naitoki aisujisho saa naapishana edipaki ataam endaa edama naitoki aisujisho teipa tenidipi endaa ekewarie. Ore nkilani naa kaituku toosaai endama aa kutoka saa uni mpaka saa sita pee atumaishoo nkilani metoyito enemetii enkolong' sapuk oleng' nawosh inaduoo kilani metoyito.

Ore ngarin nasiekini atum tiang naa probox, aa nchere ore taa pesiokini atum prodox tiang naa tenkaraki kelelek iropiyiani enyenak oleng alangu kunda kulie ngarin sapukin. Ore sii prodox naa kelelek entumoto tenkaraki , ore isiatin naasieki ninye neme inormarei ake kake indim ataasie biashara aa inapie iltunganak ninapie intokikitin pee itum iropiyiani nilakie tenaa ke te loan apa iyawua .

Aisidai eunoto orkeek oleng' naa tenkaraki kuna baa ore enedukuya ore teniun irkeek naa kitisidan enkang' ino oleng' aa keeku aisidai oleng' atuaa ang' ore sii enedukuya ore eunoto orkeek naa keetai irkeek laa ekitumiyai aitibu oltung'ani tenelo nemuoyu oltung'ani, neeku tenintumia irkeek naa kepuoo aaku irkeek lesipitali kiidim oltung'ani atooko tenemuoyu nelo aishu, ore sii irkeek naa keau enchan oleng' aa ore ewueji netii irkeek naa kelotu enchan ore sii irkeek naa keyau dupoto tormanyara tenkaraki ore ewueji netii irkeek nemitoki enkare aosh oleng' naa keeku ore enkulukuoni naa kesidai nemitoki aya enkare pooki kata tenesha oleng', neeku keeta dupoto oleng' eunoto orkeek.

Enetioat ena siai oleng' aa nchere ore taa ena naa kegirai aituku ewueji nemnyai enaa egirai aiokota oltaka naa teniokotai oltaka naa embaye etipat oleng' temurua tenkaraki ore naa ewueji netii oloiterio naa keyau imoyiaritin kumok oleng', neeku tenilo asotu oladuoo taka naa keeku itudung'oyie imoyiaritin kumok oleng' itu ejing' iladduoo tung'anak ore sii ena siai naa ketum iltung'anak kumo isiaitin aa kelo nelak sirkali iltung'anak metaasa ena siai neeku ewueji ene netumie kulie tung'anak iropiyiani naaramatie ate neramatie irmareita lenye.

Ore tenewueji naa kadolita aappi kumok, naa adolita app e bill manager adolita app e business manager, app education, app entertainment adolita global pay adolita app e Safaricom bundles adolita app, KCB M-pesa adolita app e Safaricom business adolita app, my movie dot Africa adolta app, report found adolita apps, gapes games on adolita app naji Eelot bet, nadolita app, tweeter.

Ee kaidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa tenewueji aa ore taa tene naa kadolita oltung'ani oibung'ita certificate natiu enaa kishooki enaa enaigero irkigerot tesiadi naa nchere kigero African Banker Award 2024 neeku ijo ketiu enaa keetai certificates naagirai aishooto tena toki naji African Banker neeku elelek aa eta entoki naishinda ele tung'ani pee eishooki ina certificate aa embenki taa ena naishooyo iropiyiani enaa embenki nishumie iropiyiani inonok.

Ee kidimayu peyie etum sininche lelo tung'anak maiman nena kitaasat e sirkali eimuu internet naa ketum sininche lelo ming'an ormodook aa nchere ore taata ena oitoi e internet niteleleka ntokitin oleng'aa ore illtung'anak ming'an keeta ninche imashinini naapiki atua nkiyiaa enye nailepunyie enaa naayietu osauti pee etum ninche aatoning' ajo akinyioo ejitoi, neeku kiidim ake sininche aanoto lelo tung'anak nkitaasat e sirkali aa keetai nkoitoi kumok naapuo ninche aalimunyie nena siaitin enye nepuo aalimu nyamalitin naagira aimaa ninche, ore lelo modook naa keeta emashinini naisumare sininche neyiolou aigero neeku epuo ake sininche aigerr ntokitin enye nitayu olturrur obo looku ninye olikioo inyamalitin enye te sirkali netum aanoto olturrur obo le simu aa ata whatsapp group napuo alikiorie mbaa enye, netum aanoto nkitaasat e sirkali eimu internet.

Ore imbaa naiyeuni ingira alo aingoru enkipande too nkopisini naa nchere keyeuni nkipandeni anaa photocopy oo nkipandeni oo ndoiye inonok ake iyeu photocopy e nkipande e nini lino , naiyeuni photocopy e nkipande e mpampa lino. Ore teniaku iata Nena pokira are , keyeuni sii empala einoto anaa certificate einoto , neyeuni enkar inonok pookin , niyeu nipik ena duo nkipande ino iyeuni ilaarin apaa likitoipoki , olarin likitoipoki , enkolong olapa apaa likitoipoki . Keyeuni sii niyolouni kaa county inguaa , kaa constituency inguaa , kaa division inguaa , location tenebo oo sub location ino ,peeitumi naa aatipik ina loomon pookin atua enkipande ino.